Elee mayiolo taa pii barakinot naimari, tenemuratishoi to losho loo irkokoyok. Nabo itu king`as aaku ile latia o ninche niaku maata olmoo katukul, meteleku enaa katum naaji oltung`ani laitamok, paa atumoki atayiolo ajo kakwa barakinot itumiyiai.